Aneno puodho maduong' mantiere but got moyugno, kendo olach ochalo gima pok olose. Kinde moko bende oneno ka gima opidhie yiende moko, chalo ni gibeyo. Gini weche mag pur biro e pacha ka nene.

Aneno chae molos maber gi chak kod tong' gi mkati. Mae mit imadho chae tichamo tong' gi mkati, jiko bende nitie imedo godo sukari matin. To tong' iriwo gi mkati, ing'ada ng'ada tiriwo, tichwoyo kod uma ting'ado tichwoyo kod uma ting'do, mit.

E picha ni kang'iye mos, taneno ka en lo mar odowa mo mo. Ma joma mine ma yach ohero chamo, nikech nitiere kit gino ma gikoso e dend gi. Omiyo gima ja winjo kuome, en ni mine ohere, omit e lewgi. Kendo mae miyogi jogo ma yach winjo mit ka chame, kendo biro kido ma gikos.

E kinde mang'eny oganda osebedo katiyo kod mbui kuonde miyo giromo jogo maok nyal romo e wang' gi wang' to gigo machalo facebook, tiktok, twitter kelogi kanyakla kendo gigolo e pachgi e yore mag siasa kendo weg buche siasa bende tiyo kod thuologi mar lando gigo magitimo kata pachgi mag josiasa e buchgi mar siasano. Ndalo mang'eny kata kinde mang'eny oganda pachgi lokore kaluwore kod gino magineno sa ka sa katimore e mbui kata paro migolo seche duto nikeche ineno kaka sani wach mar twitter ma kawuono en X omiyo osekelo ogendni matindotindo madendore ni genZ kanyakla kendo gipingo sirikal kod buch siasa mar Kenya kwanza. Omiyo paro lokore kata mana e yor goyo ombulu kata mana e yor kweno kata rito ombulu bende lokore nikech yore mag loso gigi neno kendo kikwano kogo ombulu to ng'ato neno ni owuok kama e yor mbui.

Google chiwo tiegruok ma ng'ato nyalo timo kendo kodonjo e mbui, machalo kaka bedo kod ng'eyo e yono minyalo tiyo godo gi laptop kata simu. Yor minyalo yudo gogo oboke mar bedo ng'ano ma nyalo wu bedo ng'eyo kakiuso kata manyo chiro e mbui. Weche mag nono gigo ma timore e chiro kata kuonde mopogore opogore miluongo ni data. Korinone malong'o maber mago data mago Google chiwo duto. Bedo kod rieko mar tiyo kod wach miwacho ni Excel.

Jopuonj ma nono penj kinde ka kinde sirikal kuongo miyo gi tiegruok. Kosetiegi, gi ikwayogi mondo gior kwayo kaka dwaro kata bedo jogo ma nyalo nono penj. Bang' nono penj, yudo tiegruok ma kamano to sirikal keto gi e aguch gi mag jonon penj mikano gie. Bang' timo penj maduong' mar piny mangima mar klas apar gariyo, to sirikal oro kwayo ne jogo ma degombo mondo dhi onwang' penj. E yore ma gine gi lony, jopuony nigi lony mopogore opogore e yore mag somo mopogore opogore. Gioro kwayo, sirikal bende ng'iyo ng'eyo kata ng'ano mosetimo gino kuom ndalo modhuro man kod lony. Bang'e, imiyogi thuolo mondo gidhi gitim nono penj. Ae tichulo gi omenda gi, kendo itiyo kodgi mondo mi bende gigol ane gino kaka ne penj chalo.

Bedo gachiel kod winjruok e kind jonyuol kod jopuonj inyalo tim ka olu wach mar tudruok maber. Iketo jonyuol bedo achiel kuom ng'ado rieko kata paro matimore e skul e wi somo kata e wi dongruok mar skul. Keto janyuol bedo gi ng'eyo e kit ngima mar nyathi kotim kod janyuol gino matime koa pacho kata mamiyo ochal kakochalno, kolewo ne skul janyuol nyaka chiw wach, kanitiere kit tuo ma en godo mano bende nyaka mi japuonj bed kod ng'eyo. Gino midwatim e skul manyalo loko somo, paro, dwaro nyieo gikmoko, timo penj, ripot mar kido kaka nyathi chal e skul mago duto nyaka bedka imiyo janyuol ng'eyo kendo imiye samowinjore.

Sirikal tiyo kod dwoko mag penj mar praimar mar klas aboro mondo omi giket nyithiondogi e skunde mopogore opogore mondo gidhi gitiegre, kendo gitiyo kod dwaro mar nyathi nikech imiyo nyithindo thuolo mar yiero skunde ma gigombo dhiye kapok gitimo penj mar klas aboro mar giko mar praimar. Mano ne timore e kinde mar somo machon maniluongo ni aboro - ang'wen - ang'wen. Kawuono e kinde mar somo mar idendo ni CBC, nyithindo kawo thuolo margi gigo modhitimo miluongo gi kisungu ni pathways ka en e gred ochiko. Oyiero ni odwa timo ang'o, odwabedo ja mpira, odwabedo fundi, odwabedo japuonj koso odwabedo ng'ama miyoji nyiero kata tugo. Magi kagisetimo to sirikal bro ketogi e skunde mopogore opogore kaluwore gi kaka dwache timo to gi kaka nyathi bende osebedo ka somo kendo ka tiegore e kiwango machien kacha kapok ochopo e gred ochiko.

Kawo fuom mar dwaro bedo jakanyono kaeto iketo gigo midwaro e fomno ma bang'e to idwoko, idwa ni mondo ibed kod kitambulisho kata kipande ka in ng'ama ng'ongo, nyathi sikul oyiene bedo jasekondar kata ja junia ibedo kod picha mogo mar ang'ada midendo ni paspot bende idwaro kaeto ijaso fomno tidwoko to oyieni bedo kanyo member kata jakanyono mar kenya national library.

Nyombo mapiyo piyo mayo nyathi manyako thuolo mar dhi mbele kod tiegruok. Hakine itame, ratiro mare mar somo. Koro ma miyo nyithindo manyiri mang'eny mokendi kata modhi e keny ka hikgi mar dhi e keny pok oromo okyud kinde maber mar tieko sombgi kopim kod nyithindo mayawuoyi.

Keto alwora mar oko mar klas bedo maber kendo keto gigo mitiyogodo e yor tiegruok bedo mago ma ji nyalo yudo e alwora ma giaye. Somo mar oko mar klas miyo nyathi tiyo kod rieko mare ma ne Nyasaye omiye gojuzine koro onyalo tiyo gi lwete koloso gikmoko kendo bende jonyuol nyalo konye kata mana e yor manyo gigo mitiyogodo sama isomo somo mar okoni.

Omiyo nyathi thuolo mar ngéyo ni somo duto ok mana tim e klas. Kendo nyathi yudo thuolo mar tiyo kod rieko ge mamoko, ma opogore mana gi mano mar ngéyo ndiko, kata ngéyo somo. Otego dend nyathi kata choke bende omiyo tegno. Kendo omiyo nyathi thuolo mar kelo lony ne, oko mar klas. Miye thuolo maber.

Aneno ka mae olos ot ma nyalo tingó gwen. Kendo olose maber, kata inyalo pidhe apuoyo. Mae en rieko, mar tij bao. Ngáno ma nigo ojusi mar tich machal kama, yudo yo mar yudo chiemo kendo tiyo kod lwete e yudo jogo majonyiewo bende mangény, madegomb tich maber kama mondo olos ne gi, mondo otimne.

Aneno ka ma jikon, kar tedo. Kendo iro wuok e wi gima itedo. Chal ni oselose maber. chalo ngáno ma otedo kuon. Kuond kubali ma rachar.

Ma en kar loso dolo okumbo molos majaber. Kendo aneno ka mesni opang ka ma olap dhok ema ndong'. Ringó bende obul ma olos maber, kendo ineno kingáde. Miyo iwinjo mana ka igombo chiemo. Chal ni welo biro ka, welo ma oluor. Kendo oselosnegi kaka gidwabiro mondo gibil gimoro. Omiyo chenro beyo ka.

Dhano mor ka mokalo, chal ni jo ot achiel oyudo kinde mar riwo lwetgi e mesa. Ji chamo gigo ma opogore opogore, kendo mor gi ilo ni e wang' gi. Gimor. Welo chal ni owuok mana buore, oduogo pacho. Dayo nitiere ka maber, ma wiye mana nigi lwar, gone rowere mbaka ka ji chiemo. Ji mor. Mor gi ilo opongó dalani kasama ji yudo gima gibilo.

Mae ema kelo chiemo e alworawa, kendo tij lowo kata pur mar alote, kata pur mar nyany, miyo wayudo gino ma wanyalo chamo. Kendo wamiyo kata oganda mamoko bende yudo thuolo mar chiemo. To omenda bende okelo e ofukewa, sama wauso gigo ma wasepuro, to jogo mani e alworawa ka, koro nigi pesa. Kendo giseyudo omenda ma ginyalo timo godo timbegi moko. Ginyalo chulo ne nyithindo school fees, ginyalo nyiewo chiemo mopogore opogore, kendo ginyalo kata mana loso go gigegi mamoko bende.

Ma japur, kendo ochalo mana ngáno mapuro ndawa, koro ongíyo ndape kaka chal. Gin maber, kendo gisegolo it gi madongo, gichopo sama koro onego bed ni chal gima imiyo gi kata yath.

Maeri aneno ka en barua moketi mar jogo mochung' ne nono okang' mag piny gigo molos e wang' pinyni. Kapok ocham gi kata gigo mitiyogo e yo mora mora, ging'iyo ni to bende olosgi mone kakonego bedni ilosogi. Gin nyaka gi certificate maneno koket ka, oboke ma ng'iso ni wachno ose tim. Ma aneno ka en kambino ma loso gino midendo ni KEBS Kenya Beureau of Standards, onego bedni oloso weche go e yo ma kare.

Mae en mchele motedi kod oganda. Koro mokwongo kidwa tede to ikawo oganda tilwoko maler tiole pi tikete kendo tichwako moganda chiegi, michiel oganda iketo kando, iketo bathe. Kaeto bang'e ikawo mchele tilwoko maler tipimo i mchele kikolo kikombe achiel, to pi bede iolone morome kaka kikombe adek. Tiolo pi ikete kendo tiketo e mo, tikete chumbi, tichwako pigno mayieny kaeto iole mchele tiumo. Ma mchele imiyo dakika maromo kata apar gabich. Ti ochwakore mos gi mach mapiny, kaeto kosechieko to igole tikete, titoke e san. Kako toke maber ni goganda mosechiel mber cha, kasto koro wachiema chiema.

Olosne dhok gino ma gimodhe, ma en lek kama jamni kwae. To oketi gimoger maber moti kod simiti, molos motegno miole pi kaeto jamni modho kagise lak ma lum oromo gi. En gima olos ma jaber, kendo otiyo tich maber, omiyo jamni ok wuoth mabor kadhi manyo pi. To be pi ma gimodho en pi maler.

Ka gibedo e achiel, e twech achiel kendo giwacho dhok achiel ma giketo jotend piny owacho kata jotelo mag siasa. E orindi maliet mondo ochiw ane ratiro kaka pesa ose bedo ka tiyo, nikech omenda ma jopiny o ichulo e osuru, onego bedni tiyo maber. To ka owe aweya jotelo thuolo ma onge mano mopenjo ni to ma obedo nang'o to tima ng'o to ere gima waneno kotimo? To jogo motele yore mopogore opogore kata e migepe mopogore opogore, nyalo kawo thuolo kata kinde no mondo otim mana dwach gi kod pesa kata omenda mag oganda.

Ohala e piny ma kawuono dwaro lony e yor mbui, kendo rowere ma time ok obe onego obed mana ni gin pachgi paro mana kaka ne oala itimo chon. Chirni tinde nitiere e piny ma ngima, kodhi motudruok e yor mbui mokaw ohala mitimo moket kanyo. Kaka weche mag Facebook kata mana X, bende kata mana TikTok miyo ogada yudo tudruok gi jogo mopogore opogore man kuonde ma boyo kendo e piny mangima. Oganda kata rowere onego mi lony e yor bedo yudo chiro kata uso e yor nyasani miluongo ni digital marketing gi dho Kisungu.

Yore lwasi mag timo ohala machalo osuru mibiro chul ka mwandu donjo kata kamwandu wuok. Yudo joma bro timo tije go man gi rieko kata lony, sirikal oketo okenge ma chalo nade ne jogo madwa keto mwandu gi mowuok e pinje maoko. Gibro ng'eyo kendo ni to bende nitiere ohelni ma chalo gi mago ma gidwa timo go mane Kenya to gitimo nade e yor uso. Bende giuso maber, gibro ng'iyo chiro, chirni bende yudore mibi use gigo koselos mwandu go.

An mana kod siling' mia ariyo machopa mawego, inyalo tera gi pesadi nikech mia ariyo gi praboro miwachono to aongego, ka ajaidhoga mana gi siling' mia ariyo gi praboro, koro yie ayieya mondo iera wuoth nikech a jandara aringo ka pile.

Jatenda an pesa migoyono to nimalo ahinya yie ayieya mondo wawinjre ing'ama ting'aga pile to an bende an kastambi koro kigoyo mano tinega, ket aketa bei maber titing'na mzigoni ikowna kasto an be iduog ioma, gigi pod ng'eny ka koro moloyo icham matin ticham sa ka sa moloyo chamo mang'eny dichiel koro kichame dichiel to nyiso ni kiny okachak ati kodi kendo to ang'ama ja ndara kama matiyo gi shuguli gi atimo ga ka mang'eny. Koro dhina adhiya kaka wasewinjore e bei mwasewinjre no weketo mari midwaketo malono, mia midwamedono emigol kasto odong' adong'a siling' mia gi prabich koro amiyi mia gi prabich titerona gino titiekona wachno.

Dereba, osika manaidhogo gari chal na abiria wadwa moro maok ang'eyo olorgodo kama bedne okang'eyo, alor kamachopeni manonego alore, king'iyo misigo kamanokete e gari e but kucho tokoyude, kata mana e wi gari malo e karia kucho bende oonge, koro agomboni un un jo ndara umanyna osika, ng'ama olor gi bagna no mondo omiya oduogna nikech modong' kani to ok mara.

Utewagi to gintie thuolo ute ariyo gi e sani, ichulo omenda maromo aluf adek gi abich e dwe ka dwe to kidonje tichulo pesa miketo piny alufu adek gi mia abich mokwongo kaeto ichaki imedo mar dwe achiel koro ng'iso ni ichulo aluf abiriyo. Kisechulo aluf abiriyo to wakawo nonro mari kumiaye, gimitimo, itiyo kanye to in gi jouti kosiiongego nikech okwayie ni jokmaonge gi weg utegi dak ka, koro kibiro manyo ot to nyakibi kod jaodi ma ubrodakgo kendo nyaka udag kode, mano e kaka weche utewagi chalo. Thuolo nitie, gin udi mangi cho be maber, baf ber, pi nitie, gin kamochiel maber ma get iloro rangach, nitie jarit marito rangach, duka bende chiegni kuminyiepe kidwa nyieo gimoro to duka chiegni malich idhi ikawo akawa. Sitima nitie e igi maber, stima ng'ato ka ng'ato chulo mare, pi bende nitie, ng'ato ka ng'ato chulo mare koro arita kwe ber.

Jatelo to imedo bech udi nang'o nikech ok ane gima osemedore e odni miloso manyien madang' iwach nimedo e udi. Mokwongo kata mana wi ot nasekoni ni chwer pok iloso, cho dhoode oklorre maber to tails bende midonjogodo kar dhot kacha nomukore nyochogwaro tienda mang'isi to koro sani timedo bei, ang'o molosi manyien ka momiyo dimed bech udigi?

Ma en pith mar yien, idoyo yien moseketi modongo kendo ilose maber iolone nyaka pi mondo odongi obed yien maber chieng' moro ne onyag olemo ma ikawo kendo ichamo.

Wach pur mar olemo. Olembe iloso ka osepidh machunga neno, idoye kendo iolone pi mondo obed gima kiny nyalo konyo oganda ka oseikore mondo opon olembe mondo ocham.

Aneno ka omak chiayo dhiang' moro ogo piny, aneno jomoko komako tol, tiende ogaje, magi chalo mana ogandawa mawuok e maasai. Dheni idwa thiedhe omiyo okete piny mondo omi kik ochapni yath odonj kuome kata idwa ni mondo oponne okuodo moko momake, idwa bur kata rembe, mano e gima timore ka.

Aneno ojana matin ma hike niye diere, ka ni e picha, obedo piny mokawo lawe machalo sweta kata koti onga'we e tok kom, lwete kor ka chwich omako godo kikombe magir metho moro nie hiye machalo chaye kingi'ye maber to aneno ka gima en kahawa moro, mbele lwete ma kor ka cham bende omakogodo gimoro, mbele ne nitiere bakul moro ma otingo' gigo malombo wang' motingo' pichni mag nyanya, karot, lombo wang' thamos mara dunglo bende nimbeleneka manyiso ni emotingo' chayeno machalo ni omatho chaye oyudo teko to ngeye bend kingi'yo pichni mabeyo beyo bende omuon e kor ot malombo wang'.

Ma en nyamiyo matin matimo tij pur mar otungu mar ang'ina. Puothe ni ose loso bedo maber kendo osechiek. Wan komawa, alwora mwawuoke ni yudo joma mine ma timo tijni ok yot. Kendo oganda mang'eny oluoro time, nimar giwacho ni okotungu tim maber nikech kido mar lo mipure otungu. Koro wan lopwa ni en mana mar puro oduma, bel kod oganda. To ma to ok dhi maber ahinya e alwora wa.

Ma en pur mar ndawa, lowo olos maber kendo ndawa bende aneno ka ite pichni, omiye pi moromo to gi mbolea bende oketne maber omiyo ober kendo oneno maber.

Ma en tij pith mar jamni maneno ka rombe ni ka maleyo. Mondo ng'ato otm tijni en ni nyaka obed gi hera mar jamni, ng'eyo kaka jamni irito kendo bedo kod lowo maduong' moromo mikete jamni, Ikwayogi, gidhi yudo chiemo, imiyo gi pi, ithiedhogi nikech gin kod tuoche mopogore opogore kendo iritogi mondo gibed maber.

Mae e pono chae, tich maber mitimo e gwenge mag Kericho kuonde mipidhe chae. Kendo jok ma pidhe temo matek ni giyudo oganda go mong'eyo man kod lony mar pone.

Mae en yor ma pur e weche mag chae ma ne itimo kata kendo pod dhi mbele gwenge mag Kericho kata Nandi. E alworawa koni machomo Homabay koni okyot mondo iyud ng'ano mapidho chae makmana ni tijni to ber kendo okelone ji omenda e ohuku sama ng'ato oyudo kinde modhi motime moketo chae ichule omenda miyo oyudo kaka embe dokonyre e ode ogajre godo mondo ang' nyithinde gi en bende giyud gimoro ma gicham.

Wach mar pith mar chiaye. Aneno ka mine ariyo motegno omako chiayo kendo oketo ilwoko, ithiedhe mondo obed maber mondo kik okun kata okuodo make.

Ma en pur kendo yor pur miyo oganda yudo gigo magichamo, okelo nyaka omenda e ohuku, okelo chiemo e ot, wanyalo sumo kata jogo bende maonge kod cham e utegi nyalo yuto kuomwa kendo wakonyogi, wanyalo kata chulogo school fees kwasekeyo maber.

Pur mar oganda. Puodho olos maler kendo opure kete wang'e kakonegobed nobet, kete lain, ntiere tir sedoye lose, segone yath, en gimoikore ma irito mana sa mondo ochopi mondo ochiegi kaeto okaye ogole oko e puodho.

Yudo gino mibilo kata michamo madonjo e ich sama ng'ato odenyo tineno ka ma oselosi kendo ber kaka chae otedi kata ochiek mabende chak oromo kata obed mana ochele molosi maber moum kata ngano motedi maber miyo chunyi bedo mamor nikech ing'eyo ni ichopo kama koro iyude gimadhi gayoni kech, njofni.

Ma en gwen molos ne gi kama gibete maber, kendo ogeng' kodog'enge ma wang'e tindo mondo kik giwuogi. Kendo kata kik gimoro bi mondo ochapgi. Maye miyo pith mar gweno bedo pith maber kendo ma kelo dongruok. Ka gin ka kata tuoche ok giyudo mopogore opogore nikech ok giriwre kod gwen mamoko mawuok kamoro ma nyalo ting'o tuo. To kata dhano bende moa kamora mora mobiro mobayo mobiro nyalo biro gi weche maricho moting'o tuo. Ok chop irgi mayot nikech ogeng'ne gi kama ber, ma en pith majaber ma.

Gweno mochanji nyaka bed gweno maber kendo miyo bedo motegno ma tuo moro amora kogore to yudo ka en kare, komiye yath othiedhe ng'iso ni mano e pith mar gweno midwaro koro odongo kotegno tuo ok buoge kendo miyo onyuolo tong' maber kata ringe bende kichamo to ring'o maber motegno, omiyi omenda midwaro kata kidwa uso ne janyieo to koting'e omule toyudo ka gweno ber, kata kia kode kamoro ikele e i gwendi, to en gweno maber maonge gi buok moro ni samoro dang' okel achiedh nade e i gwen mobiro modonjogo irgi gi.

Eh, rabuonni thoro yudore alwora marwa kowuok e gwenge ma libamba mokiew kodwa. Ithoro tiyo kode kiloso kode gino ma jomasani ohero mong'adi koseyiedhe tong'ade ong'ade tichiele giluonge ni chips rabuon mochiel. Mit mokalo ne oganda ma kawuono kendo ichako itiyo kode ka idwalos kata chiemo moro mamit oseted ring'o tibole iye, omiyo kado bedo maber wang'e goro otongloche otongloche koro kado yom ma kineno to olap dhogi ema ndong'.

Aneno ka nyako matin majaberni oting'o ko e lwete, oseolo chak e gilas moro to kendo pod ochako oole okombe to bende aneno ka e bathe kanyo nitiere ohuku moro machal ni bende moting'o chak, ento ok owuok e ko, koro chalni odwa ni mondo opim ane ni mar ko gi mar dukani ere machal gima mit molos maber to ageno ni mar koni mit nikech en olose gi jogo mango ojusi ma dala mopuoye mokete maber, oonge kata gino momedi mondo omede ndalo kaka mar duka ibole gigo mondo omedgi ndalo kata kobudho mar koni en kosea kuom dhiuang' tilose tiole gimoro ni chiedho koro omit.

Ka idwa madhe chak, nyako matin majaber oting'o ko e lwete moting'o chak, odwa ni mondo obil, oseole kikombe glas moro bathe kocha kendo koni bodwa ni mondo oole mondo koro omadhi. Koro odwa bilo chak mopwo mondo owinj ni ere pogruok mane kind molosi nyadala to gi mar duka nikech bath glas bende nitiere ohuku moro moting'o chak machalo moa e duka, moa e dukagi bedo ga gi gigo mibole mondo omedgi ndalo. Molos nyadala mar koni en ilose alosa gimibole onge chiedho emikete.

Ma en oganda ma idendo gi dho nyasani ni yellow green. Oruwore gi moro bende. Ilose ka oselos puodho maber mopur moyor kaeto ikomo oganda gi tol modhigore modhigore maber, tidoye samowinjore magolne buya kaeto igoye yath mondo kik kudni chame. Bang' go yath to ichaki imiye moro kendo makoro kete onyuolo kodhi mang'eny marite motwo tipudhe e ipuodho te gi lop tiende timoye tidine kaeto koro yugi iketo bathe konchiel, mowuok maler kodhi machalo kama mane pichani bende iketo kando ikano, kiny inyalo cham, itedogodo dengu mamit, inyalo nyuo godo nyoyo kata inyalo bedo iuso ne jogo madwadhi uso chiro mane ok opidhe.

Keto yuto gini e lo biro miyo yuto mar gigo mopidhi dhi malo kendo gidongo kagin gigo ma nigi ngima maber maonge gino machando nikech gima gikoso onge.

Mae en tong' mar gweno. Eh ong'eny e alworawa nikech ng'eny jowa gin joma pidho gwen, tong' maler kama inyalo los godo chiemo ma ji cham mamit kata kidwa madho chae tichiele kaeto koro iyudo mana ka chae dhi mayom. Bende inyalo cham kode kuon kiriwe galot kata mana koboke kaeto ikete nyanya ikete nyanya gotungu gapilo matin, koro bende iyudo mana kaka ichiemo tidhi mana mbele.

Waloso puodho maler mwapur mwayor bang'e to wakomo bando gi tol maler tidoyo kaeto wagoye yath mar kudni makoro okchame. Bende ng'enywa okwatigi mbolea, waketo aketa kodhi to wan gadier ni birochiek nikech lopwa ber. Kosedoye tinuoyo doyo diriyo bende ber koro irito mana mondo bando ochiegi ogol oko odhi otigodo okonywa e yore mag chiemo, uso kata mana yore mag chulo weche mag pesa midware kuonde mag tiegruok ne nyithindewa mopogore opogore.

Pith mar mbata. Ma lee ma ber mokalo kendo rito pacho miyo kata pacho bedo kod mor gi sunga kidonje pacho to bende jo ogandawa moko wacho ni orito dala kuom jogo manyalo bedo kod paro magalagala kobiro to oyuak to ichich achicha ni gimoro okdhi maber kuom ng'ama donjo ni.

Kinde machon ne pith mar rombe nitimo kendo nipidho mang'eny nikech kuonde mag kwath miluongo ni lek ne nitie, piny ne pod onge ogandago modonje mang'eny. Kawuono ipidho matin nimar kamidwaketgie mondo gikwae onge.

Ma pith rech e dago miluongo ni fish pond. Timorega, jogo manimabor kod nam kunyo gimachalo kama kaeto ikete jwala motegno tiole pi kasto ibole rech, rech dongo adonga timiye chiemo. Opogore gi man e nam ma rech manyo chiemo kende. Koro ma pith rech manayadala mitimo maber kendo dongo machwe ma ji cham.

Idwaro kwer ma ibitigo kidoyo, tol kata rapim mibiro ng'ego ni to kinde kodhi gi kodhi kata cham gi cham en adi. Bende nyakabed gi gino mibigogo yath e kodhi kacham osedongo oganda kaber kata ka en alot tipidho kaeto igoye yath koro nyaka wabed gi ng'eyo mar somo ni to yath marom nade madwarore.

Ma dhiang', lee maber mamiyowa chak. Omiyo wamadho chae maber kendo wayudo kata kwatedo alot tiole kitedo omena chiemo moro tiole kata ka aliya mare bende omiyowa chak twaole, ring'o bende wayudo kuom dhiang', koro omiyo en lee makonyo kendo nigi kido ma koeri tober, luwo mana bang'i kata idhi mana kwaye. To bende kata mana e yore mag pur, oganda mang'eny e alworawa tiyo kode ka gitweyo e jok to koro ipuro godo kendo idoyo nyaka godo.